Gima biro e paro en chiemo. Nikech ka arango kae to aneno sufuria, sufuria nikae kendo sufuria aneno ka itedo to ka ng'ato tedo to mano nyiso ni chiemo nitie. Kendo ma en kit tedo ma jomachon netiyogo ka fitiyo gi kite adek kata sani pod itiyo kode pod itiyo gi kite adek gi yiende gi sufuria mondo otedi. Koro mae en achiel kuom yore ma itedogo kendo en yo maber. Kata kamano en yo maber to bende nitie kuonde moko mobedo yo matek tiyo go nikech sama itiyo kode, seche moko iro thung'i matek kendo inyalo yudo ni kitedo gi yorni to seche mok yien onge nikech otiyo gi yien. Seche moko yien ng'ich nikech koth ne ogoyo kata onge gi yien motuo. Koro mago sandruok moko mabiro koluwore gi tedo ainani. Tedo ni ober nikech nokonyo joma chon ndalo mapok gik manyasani gi obiro, gik moko kaka gas, gik moko kaka jiko ne pok obiro to ma e yo mane itiyo go kendo ne en yo makonyo kendo ne ohere kabisa.